Handũ haha haroneka tarĩ kũndũ thoko-inĩ, ona kana kũndũ taũni-inĩ, na nĩ tũrona atĩ, nĩ kũrĩ na andũ maigĩte mabiacara mao, na marakorwo makĩendia indo citiganĩte, iria makoragwo makĩenda kwenderia andũ. Na haha nĩ tũrona hena mũtumia, ũrĩa ũrakorwo ena hardware, ĩrĩa arakorwo akĩendia indo ta mĩcumarĩ, nĩ harĩ na hiũ, na indo ingĩ cia cuma, ona kaingĩ indo iria itũmiragwo kaingĩ harĩ ũrĩithia wa mahiũ, ta rĩu nĩ ndĩrona kanyamũ ga kũheera ngũkũ maĩ na indo ingĩ itiganĩte, ona ningĩ nĩ kũrĩ andũ maroneka haha makĩhĩtũka, kũrĩa mangĩkorwo magũkĩte gwĩka maũndũ mao taũni-inĩ, na nĩ makorwo makĩrĩkia. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ nĩ ũrehaga moguni matiganĩte kũrĩ andũ na kũrĩ bũrũri, wambere nĩ ũkoraga atĩ, mũtumia ũyũ nĩ arona ũboco wake wa o mũthenya, na agakorwo akĩona irio ciake haha, na agakorwo akĩona mbeca mũhuko-inĩ. Ona ningĩ, rĩrĩa andũ marakorwo makĩhũra mabiacara ta maya, nĩ makoragwo makĩrĩhĩra igoti, na ũguo ũgakora atĩ, thirikari nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩka na ĩkona mbeca cia gũtwarithia nambere kana ũthii wa nambere bũrũri-inĩ, na koguo andũ a bũrũri magakorwo magĩikara maica mega na magacĩru.

Andũ aya no makorwo nĩ andũ a kĩama, kana andũ marutaga wĩra hamwe, arĩa mokĩte kũhũrwo mbica. Ona ningĩ no makorwo nĩ kũndũ megũthiĩte gũcera, na kũrĩa kũronekana nĩ cukuru mũnene wa unibacĩtĩ ya DEKUT, ĩrĩa ĩtagwo Dedan Kimathi. Makorwo magũkĩte gũcera, na mauga mahũrwo gabica nĩgetha makorwo a kũririkana ũndũ ũrĩa makorirwo magĩka. Andũ aya ningĩ no makorwo megũkĩte gũthũrima ũrĩa thukuru ĩyo ĩrathiĩ na mbere, kana arutwo mena indo irĩa mabataraga cia kũigana. Ona ningĩ kana ngina arutwo nĩ marathoma ũrĩa kwagĩrĩire, na nĩgetha makorwo makĩheana riboti tarĩngĩ kwĩ thirikari, kana kwĩ rũhonge rwa gĩthomo. Ũndũ ũyũ n ĩũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ nĩ ũtigagĩrĩra atĩ, ciana nĩ ciakorwo ikĩheeo gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire, na ciakorwo igĩthoma ũrĩa kwagĩrĩire. Ona ningĩ, andũ aya nyingĩ no makorwo nĩ gĩthomo megũkĩte gũkũ cukuru-inĩ ũyũ, gĩthomo kĩrĩa mangĩkorwo maretĩtwo kana kana maranyitĩtwo ũgeni nĩ thukuru ĩno, moke mathomithio maũndũ matiganĩte, na nĩgetha makorwo na ũũgĩ na ũmenyo makĩria, wa gũtwarithia na mbere maũndũ mao. Ona kana nginya ningĩ makorwo atĩ no mathiĩ gũbundithia andũ arĩa angĩ, ũmenyo ũrĩa makorwo makĩheeo kũndũ kũu.

Ĩno nĩ bengi nene ya Kenya. Bengi ĩno nĩ ĩkoragwo na maũndũ matiganĩte marĩa ĩbataraga gũkorwo ĩgĩka, kana ĩgĩtwarithia na mbere, na nĩ ĩkoragwo ĩrĩa ya bata brũũri-inĩ ũyũ witũ. Wa mbere, nĩ ĩkoragwo ĩkĩrora bengi irĩa ingĩ ũrĩa irathiĩ na mbere, ĩgakorwo ĩgĩcithũrima wagĩrĩru wacio, na no nginya bengi icio cikorwo ciandĩkithĩtio rungu rwayo, na nĩgetha ikorwo ikĩheeo marũa ma gũtwarithia na mbere ũheani wa motungata ma bengi. Ũndũ ũngĩ, nĩ nĩyo ĩkoragwo ĩkĩheana mbeca irĩa tũkoragwo tũkĩhũthĩra, mbeca cia noti na mbeca cia ciringi, irĩa tũkoragwo tũkĩhũthĩra, bengi ĩno nĩyo ĩkoragwo ĩheanĩte, na nĩyo ĩkoragwo ĩgĩcithondeka. Ona ningĩ, nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ mũtaari mũnene wa thirikari, makĩria maũndũ-inĩ megiĩ ũhũthĩri wa mbeca, kũrĩa mekũruta mbeca, ona ningĩ kũmaigĩra mbeca ciao, irĩa makorwo makĩona. Bengi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya mwanya, tondũ nĩ ĩkoragwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ nĩ yathũrima ngina mbeca irĩa irakorwo ikĩhũthĩrwo, nĩgetha ikorwo ci mbeca irĩa njega, na ti mbeca cia maheni. Ona ningĩ nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ, mbeca irĩa cirĩ bũrũri-inĩ nĩ mbeca njiganu, na ndĩrakorwo ĩkĩthondeka mbeca nyingĩ, irĩa ingĩkorwo ikĩrehe mathĩna bũrũri-inĩ rĩrĩa, gwakorwo na mbeca nyingĩ irathiririũka.

Harĩ niĩ mwene, ingĩenda ũrĩmi wa kĩmerera. Nĩ ũndũ nĩ ũkoretwo ũkĩrehe maũndũ maingĩ, ona mogarũrũku maingĩ na mabata. Wa mbere ũrĩmi wa kĩmerera, nĩ ũrakora atĩ mũrĩmi ndarakorwo agĩbatara atĩ gũtinda na kĩndũ ta ndoo, kana ngereni nĩgeha aitĩrĩrie maĩ, tondũ kũrĩ na njĩra njerũ iria angĩkorwo agĩitĩrĩria nacio. Nĩ kũrĩ tarĩu na njĩra ya gũtũmĩra njeti, ĩrĩa mũrĩmi athiaga akahingũrĩra maĩ mũberethi-inĩ wake, na maĩ magakorwo magĩitĩrĩrio mũgũnda-inĩ wake. Ona ningĩ nĩ kũrĩ njĩra ya matata, kũrĩa mũrĩmi athiaga akara mũbaibũ mũgũnda-inĩ wake atĩ ahingũrĩra maĩ, o mũmera o mũmera, nĩ ũgũkorwo ũkĩheyo maĩ. Ona ningĩ niĩ njĩra ĩno ya kĩmerera nĩ ĩteithagĩrĩria kũrehe magetha maingĩ ingĩ, magetha magakorwo mongererekeire nĩ tondũ nĩ kũrĩ na njĩra itiganĩte ciagũkorwo ũgĩthũrima ũrĩmi waku, ta rĩu nĩ ũrakora atĩ, mũrĩmi no ahote gũthũrima tĩri wake, nakorwo akĩmenya nĩ mũmera ũrĩkũ mwega, angĩkorwo akĩhanda, kana ũngĩkorwo ũgĩka wega mũgũnda-inĩ ũcio wake. Na rĩu kũrĩ na ũndũ ũcio, mũrĩmi nĩ arakorwo akĩona mamgetha maingĩ, tondũ tigwĩcirĩtria arecirĩria mũmera ũrĩa ekũhanda, nĩ arĩ na gĩtũmi gĩa kũhanda mũmera ũcio, nogakorwo ũgĩka wega.

Ũhũthĩri wa irio cia GMO, nĩ ũkoragwo ũrĩ na moguni na maũndũ mangĩ matarĩ mega. Wambere, ũhũthĩri wa irio ici, nĩ ũrĩ na kĩguni tondũ, nĩ ũkoraga atĩ, irio ici ithondeketwo ũndũ atĩ tuge okorwo nĩ mũrĩmi ũrenda kũhanda kĩndũ ta gĩkĩ, ũgakora gĩthondeketwo ũndũ atĩ, nĩ kĩrahota gũkũra kũndũ kũu kũrĩa mũrĩmi ahanda, yani irio ici igakorwo ithondekeirwo o rĩera, ta rĩu angĩkorwo kũndũ kũrĩa mũrĩmi arĩ nĩ kũndũ kũhehu, agathondekerwo irio iria angĩhanda, iria irahota gũkũra kũndũ ta kũu, onangĩkorwo ningĩ nĩ kũhiũ kana kwĩna riũa rĩnene, agathondekerwo irio iria igwĩka wega kũndũ ta kũu. Ndĩrona atĩ, rĩrĩa tuge angĩkorwo nĩ mũrĩmi akorwo akĩhanda irio citarĩ cia GMO, nĩ akoragwo akĩona bainda wa thĩ, ũkĩringithania na mũrĩmi ũrĩa wa handa irio cia GMO, gĩtũmi nĩ tondũ, mũrĩmi ũyũ wĩna irio cia GMO, nĩ akoragwo akĩhanda tuge okorwo nĩ mbegũ, iria cithondekeirwo rĩera rĩa kũndũ kũu arĩ, na ũyũ ũngĩ ũgakora atĩ arahanda o mbegũ ĩrĩa we ona, na koguo ũgakora atĩ, ĩno ĩthondekeirwo rĩera rĩa kũu nĩ ĩrakorwo ĩgĩka wega, na mũrĩmi agakorwo arĩ na magetha maingaingĩ.

Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte kana ũrĩmi wa kĩndũire, ũrĩa arĩmi mangĩkorwo makĩhĩmbĩria, na nĩgetha makorwo makĩongerera maciaro mao. Wa mbere, nĩ ta kũndanĩria mĩmera ĩtiganĩte hamwe. Ta rĩu ũũ nĩ kuuga atĩ, rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhanda mbembe mũgũnda-inĩ wake, no akorwo akĩhandanĩria na mboco. Ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga baita maite meerĩ, na ũgakorwo ũkĩongerera maciaro. Atĩ mũrĩmi nĩ egũkorwo na maciaro ma mbembe, na ma mboco. Ona ningĩ ũguni ũngĩ nĩ atĩ, egũkorwo akĩhũthĩra mũgũnda ũmwe kũhanda mĩmera ĩno yeerĩ, na agakorwo akĩgetha kũndũ kũmwe. Ona ningĩ, nĩ ũkoraga atĩ indo irĩa mũrĩmi egũkorwo akĩhe mĩmera yake, ta rĩu angĩkorwo nĩ thumu nĩ egũkorwo agĩciheanĩria hamwe, na egũĩkĩra gĩcunjĩ o kĩrĩa angĩkĩrire, angĩkorwo arahanda mũmera ũmwe. Na gũoka o ta wĩitĩrĩria wa maaĩ, no ta guo. Ona ningĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, nĩ akorwo agĩcenjania mĩmera yake. Tuge okorwo kĩmera kĩu kĩngĩ arahandĩte mbembe, gĩkĩ nakĩo akahanda mboco. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria kuongerera magetha, tondũ wa mbere nĩ ũteithagĩrĩria harĩ kũmenyerera tĩĩri. Tĩĩri ndũgakorwo ũkĩmenyera mũmera ũmwe. Na kũguo ũgakorwo atĩ, o mũmera o wothe ũrĩa ũngĩhanda, tĩĩri no ũhote kũũkũria wega.

Kũiga rũru rwaku rwa ng'ombe rũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩ gĩa bata, tondũ o kũrĩ mahiũ ona kana mũndũ, nĩ mabataraga gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga moguni matiganĩte harĩ mũrĩmi, ta wa mbere, nĩ ũtigagĩrĩra atĩ, mahiũ maku nĩ makora magĩkũhe indo irĩa makũheaga, na gĩkĩro kĩa igũrũ. Tuge okorwo nĩ iriia, ũgakora ng'ombe icio nĩ irakorwo ikĩruta iriia na gĩkĩro kĩa igũrũ, tondũ itirakorwo ikĩgio kana igĩthumburwo nĩ mĩrimũ. Ona ningĩ okorwo nĩ nyama, ũgakora nyama ĩyo, nĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ nyama njega ĩrendwo nĩ andũ aingĩ, tondũ ĩrĩ na cama, na nĩ njega ti nyũmũ, tondũ ng'ombe yaku ĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ona ningĩ, rĩrĩa waiga mahiũ maku marĩ na ũgima wa mwĩrĩ mwega, nĩ ũkoraga atĩ ndũragĩa hathara ya ng'ombe ciaku gũkorwo igĩkua. Rĩrĩa ng'ombe cianyitwo nĩ mĩrimũ, nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩkoragwo ĩrĩ mĩũru atĩ ona ng'ombe ndĩngĩhota gũthondekwo, na no ĩkuire. Na kũguo rĩrĩa yakua, mũrĩmi agakorwo akĩona hathara nene, tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ angĩmĩka, no kũmĩthika angĩmĩthika. Ona ningĩ, rĩrĩa ng'ombe ciakorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi ndarakorwo akĩhũthĩra mbeca nyingĩ harĩ gwĩta mũrigitani wa mahiũ, nĩgetha oke acithondeke tondũ nĩ cirũarire na kũguo agakorwo akĩhonokia mbeca ciake.

Kũndũ gũkũ kũroneka nĩ kũndũ thoko-inĩ, na makĩria thoko-inĩ ya irio cia kũrĩa na matunda na mboga, nĩ kũronekana andũ arĩa mokĩte kwendia na amwe mokĩte kũgũra. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ wambere, arĩa mokĩte kwendia, nĩ makoragwo magĩkĩra kĩndũ mũhuko-inĩ makona mbeca ciao cia o mũthenya, na makahota gũkorwo magĩtwarithia mĩtũrĩre yao nambere, nao arĩa mokĩte kũgũra, nĩ makoragwo makĩona indo iria marabatara cia kũruga nĩgetha makorwo magĩthondeka ũgima wao wa mwĩrĩ makĩria hindĩ ĩrĩa warĩa matunda, na koguo maica mao magakorwo makĩagĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũgũri na wendia wa matunda, na indo ta mboga ũguo, ta nyanya, kũrĩ na ndania, kũrĩ na hoho, ũkoragwo ũgĩkĩka kũndũ thoko-inĩ na makĩria thoko ĩno ĩroneka nĩ nene na koguo ĩgakorwo ta rĩngĩ nĩ thoko ĩthondeketwo nĩ thirikari, kũrĩa andũ makoragwo metĩkĩrĩtio gũkorwo makĩenderia indo ciao, na nĩ makoragwo makĩrĩha igooti. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ nĩ ũkoragwo ũgĩtwarithia bũrũri nambere, ũgakorwo ũkĩhe bũrũri mbeca hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩrĩha igoti, ũgakorwo ũgĩtwarithia maũndũ ta macio nambere.

Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte marĩa makoragwo makĩhutia wonekani wa mboco ĩno ya yellow Kenya. Wa mbere nĩ ta, ũrĩmi wa mboco ĩno nĩ ũkoragwo ũrĩ wa goro mũno. Ona kũgũra mbegũ ya mboco ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na goro mũno, na kũguo arĩmi aingĩ angĩkorwo ndũrĩ na mbeca cia kũigana, ndũgũkorwo ũkĩmĩrĩma, na kũguo wonekani wayo ũgakorwo ũgĩthiĩ thĩ. Ũndũ ũngĩ, kũmĩmenyerera, gũkorwo ũkĩmĩbacĩrĩra rĩrĩa ĩĩ mũgũnda-inĩ, nĩ ĩbataraga ũbacĩrĩru na ũmenyereru mũnene, nĩgetha ĩkorwo ĩgĩĩka wega, na ĩgĩkorwo na ĩkorwo ĩgĩkũhe magetha maingĩ. Na kũguo, arĩmi aingĩ matihotaga gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ oho nĩ ũbataraga mbeca, na mahinda, na kũguo ũgakorwo ũkĩmahinyĩrĩria. Ona ningĩ, nĩ gũkoretwo na thĩna wa wonekani wa mbegũ ĩno, nĩ ũkoragwo ũhutĩtio na gĩkĩro kĩnene mũno, tondũ andũ aingĩ matikoragwo makĩmĩendia tondũ ĩrĩ na goro, na kũguo ĩgakorwo ĩrĩ na agũri anini. Maũndũ maya nĩmo makoragwo makĩhutia wonekani wayo, o hamwe na mĩgũnda ya kũhandĩra. Mboco ĩno nĩgetha mũndũ akorwo akĩona magetha maingĩ, nĩ ũkoragwo ũgĩbatara mũgũnda mũnene ĩĩka cigana ũna, nĩgetha ũkorwo ũkĩona magetha maingĩ. Na kũguo, arĩmi nĩ marakorwo na thĩna wa mĩgũnda tondũ tarĩngĩ mĩgũnda ĩrĩa menayo, nĩ mĩnini na gũtirĩ andũ aingĩ marenda gũkomborithia yao.

Ũyũ nĩ mũirĩtu, ũrĩa ũkuĩte ngũ na ngongo wake, na nĩ aroneka ngũ icio nĩ aciohete wega na mũkwa, na nĩgetha rĩrĩa akorwo agĩcikuwa, citigakorwo ikĩmũgiya nĩ ũndũ wa kũinamana, kana gũthiĩ ikiohokaga. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ wa mbere, nĩ ũteithagĩrria mũndũ na kuona kĩndũ gĩa gũkorwo akĩruga nakĩo, atĩ angĩkorwo ngũ ici nĩ ciũmĩte wega, nĩ egũkorwo, hĩndĩ ĩrĩa arakorwo akĩruga, nĩ akoragwo akĩruga na ihenya mũno, tondũ wa mbere nĩ arĩ na mwaki wa kũigana, atĩ ngũ ici nĩ irakorwo igĩkana wega, na koguo ndegũkorwo agĩtangĩka hĩndĩ ĩrĩa tarĩngĩ arenda kũruga, kana gwĩka maũndũ matiganĩte riko-inĩ agĩbatara mwaki. Mũndũ ũyũ no akorwo kũndũ kũrĩa egũthiĩte kuna ngũ ici, wa mbere no gũkorwo nĩ mũtitũ-inĩ, kũndũ andũ mathiaga mahetwo rũtha nĩ thirikari kana ũrĩhĩire marũa, ũgathiĩ ũkauna ngũ kũu na ũgakorwo ũkĩona mĩrigo yaku ĩigana. Ona ningĩ no akorwo kũndũ kũrĩa aima, nĩ tuge kũndũ kũratemetwo mĩtĩ, na koguo honge icio kana mĩri ya mĩtĩ ĩyo ĩgakorwo ĩtiganĩirio, kana agakorwo ahetwo rũtha rwa gũthiĩ kuna ngũ kũu, nagakorwo akĩigania mũrigo wake. Ona ningĩ no akorwo akuĩte mĩrogo ĩigana ona, na ũyũ tarĩngĩ nĩguo wa mũico, kana ningĩ ũkorwo nĩguo wa mbere.

Rĩrĩ nĩ iratathi, rĩrĩa rĩkoragwo rĩna andũ arĩa makoragwo marĩ mbeca mbeca-inĩ harĩ kambuni ĩtiganĩte. Iratathi rĩrĩ, rĩrakorwo rĩkĩonania indo irĩa itiganĩte makorirwo makĩgũra, na magakorwo makĩonania mũthenya ũrĩa magũrire, na rĩrĩa ciakorirwo ikĩrehwo. Ta rĩu haha nĩ tũrona makorirwo makĩgũra mweri igĩrĩ, mweri wa ĩĩrĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na inya, nĩ cigĩkorwo ikĩrehwo o mũthenya o ũcio. Ona ningĩ, nĩ kũronania namba ya yao ĩrĩa makorirwo magĩtia indo icio nayo, ona ningĩ ngina kũndũ kũrĩa makorirwo magĩtia kuuma kuo, kũndũ kũrĩa nĩ Chandaria Industries. Ona ningĩ iratathi rĩrĩ nĩ rĩrakorwo rĩkĩonania nũũ wakorirwo ũgĩtia, nĩ ĩgakorwo ĩkĩonania atĩ, indo irĩa itiganĩte makorirwo magĩtia, na ciakorirwo cigĩtio cirĩ cigana, ona ningĩ thogora, ona ningĩ mũigana wa cio, na igakorwo ikĩonania mbeca ciothe irĩa makorirwo makĩrĩha, na ona igooti rĩrĩa makorirwo makĩrĩhĩra indo ta icio. Ũndũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata harĩ kambuni, tondũ nĩ ũmateithagĩrĩria harĩ kũmenya mbeca iria mahũthĩrĩte, kana mahũthĩro mao ma mbeca, harĩ indo irĩa marakorwo magĩbatara, kana makĩhũthĩra.

Nĩ harĩ maũndũ matiganĩte marĩa mangĩkorwo makĩngenia handũ haha, wa mbere, nĩ kuona atĩ andũ nĩ marakorwo marutanĩirie na mekĩrĩte kĩo, harĩ gũcaria ũboco wao wa o mũthenya, na harĩ kuona kĩndũ mangĩkorwo magĩkĩra mũhuko mbeca-inĩ cirĩ mbeca, ona nignĩ gũkorwo magĩtwarithia maica mao na mbere na kũhe bamĩrĩ ciao kĩndũ gĩa kũrĩa. Handũ haha, nĩ haroneka andũ arĩa makoretwo makĩiga biacara cia wendia wa iraatũ na nguo, irĩa marakorwo makĩendia iraatũ mĩthemba ĩtiganĩte. Nĩ kũrĩ na iraatũ cia athuri, nĩ kũrĩ na iraatũ cia atumia, o hamwe na cia ciana. Ona ningĩ, nĩ kũroneka nguo irĩa cikoretwo icurĩtio handũ hau, indo irĩa cingĩkorwo kaingĩ citũmĩragwo nĩ atumia kana airĩtu. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo arĩ wa bata, tondũ nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ gũkorwo na mbeca nake mũgũri rĩrĩa oka kũgũra, agakorwo na kĩndũ kĩerũ akongerera harĩ irĩa ararĩ nacio. Kana agakorwo akĩheana kana agĩte irĩa ararĩ nacio ngũrũ, tondũ nĩ akorwo akĩona kĩndũ kĩerũ. Ona ningĩ biacara ici nĩ cibataraga gũkorwo ĩkĩrĩha magoti kũrĩ thirikari, na kũguo thirikari ĩgakorwo ĩkĩona mbeca, cia gũtwarithia ũthii wa na mbere wa bũrũri.

Aya nĩ atumia marakorwo magĩka ũtheru, na njĩra ya gũkorwo makĩhũra nguo ciao, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ gũkorwo arĩ mũtheru, kũndũ gwake gũgakorwo kũrĩ gũtheru atĩ ona nguo iria arekĩra cia mwĩrĩ, nĩ nguo theru, na citirakorwo ikĩnunga. Ona ningĩ andũ aya no makorwo nĩ kũndũ magwĩtĩtwo moke mahũre nguo na nĩgetha marĩhwo. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ nĩ ũteithagĩrĩria ũrĩa ũrakorwo ũkĩhũrĩrwo nguo agakorwo arĩ na nguo theru cia gwĩkĩra, nake mũhũri wa nguo agakorwo akĩona mbeca. Atumia aya nĩ maroneka marĩ na nguo nyingĩ, na nĩ kũroneka iraĩ nyingĩ iria ciĩ hau nĩ cihũrĩte nguo, ũndũ ũrĩa ũrakorwo ũkĩonania atĩ kĩhũba kĩa nguo icio kiuma kĩnene mũno. Ona ningĩ no makorwo magomanĩte handũ haha, nĩ gũkorwo atĩ mburoti iria maikaraga, harĩa hakoragwo na maĩ nĩ haha kana harĩa hakoragwo hathondeketwo ha kũhũrĩra nguo na harĩa mũndũ wothe abatie gũkorwo akĩhũrĩra nguo nĩ haha, na koguo no nginya ũkorwo ũgĩũka, nĩgetha ũkorwo ũkĩhũrĩra nguo ciaku handũ haha. Ona ningĩ no makorwo nĩ gwĩtana megwĩtanĩte, nĩgetha moke mahũre nguo hamwe, na nĩgetha makorwo makĩaranĩria, ũndũ ũrĩa ũteithagia mũndũ gũkorwo, akĩruta wĩra wake naihenya mũno, rĩrĩa ũrakorwo ũkĩaranĩria na mũndũ ũngĩ.

Mũtumia ũyũ aroneka nĩ kĩndũ arakorwo akĩhiũhia na maguta, harĩa nĩ tũrona karaĩ gake, karĩa kaingĩ gatũmĩragwo harĩ ũrugi wa mandathi. Na nĩ ekĩrĩte maguta ma kũigana marĩa makoretwo magĩtherũka, ona ningĩ agakorwo agĩkĩra kĩndũ kĩrĩa kĩroneka tarĩ mandathi araruga. Na kũguo agakorwo agĩkĩra mũtu wake handũ hau. No akorwo araruga mandathi ma kwendia, kana akorwo ararugĩra bamĩrĩ yake, na nĩgetha ĩkorwo ĩkĩona kĩndũ gĩa kwĩgagũra nakĩo, ona ningĩ kana irio ciao cia ranji. Ũndũ ũyũ n ĩũkoragwo ũrĩ wa batatondũ, wa mbere, nĩ akoragwo akĩhũnia bamĩrĩ yake, angĩkorwo nĩ araruga cia gũkorwo ĩkĩrĩo nĩ bamĩrĩ yake. Ona ningĩ angĩkorwo nĩ cia kwendia, nĩ imũteithagĩrĩria harĩ kuona ũboco wake wa o mũthenya, agakorwo akĩona mbeca ciake cia o mũthenya na cia mabataro mangĩ make. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda gwĩka ũndũ ũyũ, kana tuge okorwo nĩ mandathi arenda kũruga, wambaga gũkanda mũtu waku, ũgatigĩrĩra mũtu waku nĩ mwega, na nĩ wagĩrĩire. Thutha wa kũũkanda ũkawĩiga kahinda kaigana ũna na nĩgetha ũkorwo ũkĩambatĩra. Na ũgakorwo ũgĩkĩra maguta karũgĩo-inĩ ta gaka ũgakorwo ũkĩigĩrĩra mwaki-inĩ. Maguta matherũka, ũgakorwo ũgĩkĩra icunjĩ cia, mũtu waku irĩa ũkoretwo ũgĩ.

Rũrũ nĩ rũri, rũrĩa rũrakorwo rũrĩ na rũrĩ rũrĩa rũkoragwo bendera-inĩ ya Kenya, ona ningĩ hau magakorwo mongereire, ũndũ ũrĩa tũrakorwo tũkĩona atĩ rũrũ nĩ rũhonge rwa gĩthomo, na makĩria mathomo ma tekinoronjĩ, na ma science. Ũndúũũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ, rũhonge rũrũ nĩ rũkoragwo rũgĩtwarithia mathomo maya na mbere, na rũgatigĩrĩra atĩ, andũ arĩa marenda gũkorwo magĩthoma mathomo maya, nĩ makorwo makĩamũkĩra ũteithio o wothe ũrĩa mangĩkorwo magĩbatara harĩ ũteithio wa kĩmbeca, ũteithio wa macini, na maũndũ maingĩ matiganĩte. Magatigĩrĩra atĩ, andũ acio nĩ makorwo na mũtũrĩre mũhũthũ, kana mathomo mahũthũ ũndũ wao wa gũthoma nĩ makorwo mahũthĩirio, na atĩ nĩ marahota gũthoma wega, hatarĩ mĩhĩnga o yothe kana thĩna o wothe. Ona ningĩ, nĩ ũkoraga atĩ, hĩndĩ ĩrĩa tuge okorwo nĩ mũrutwo warĩkia thukuru, rĩmwe nĩ makoragwo makĩheana mawĩra, ona kana magakorwo magĩteithĩrĩria. Angĩkorwo mũrutwo ararĩ na ũthundũri wa mwanya, nĩ makoragwo makĩmũteithĩrĩria harĩ gũtwarithia rĩciria rĩu rĩake na mbere, ngina hĩndĩ ĩrĩa rĩgakinyĩrĩra gũtuĩka nĩ rĩahinga, na rĩakorwo nĩ rĩraruta wĩra. Kũguo nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria harĩ maũndũ ta macio.

Gũkũ kũroneka tarĩ kũndũ taũni-inĩ, na ĩkoneka no nginya ĩngĩkorwo nĩ taũni nene, nĩ ũndũ wa manyũmba marĩa maroneka kũndũ gũkũ. Ona makĩria, no ĩkorwo nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Handũ haha, nĩ haroneka andũ marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya, o mũndũ agĩthiĩ kũrĩa athiaga kũmathĩra ũboco wake wa o mũthenya. Kũndũ gũkũ nĩ kũroneka kũrĩ na mĩhang'o mĩingĩ, kũrĩa nĩ kũroneka andũ marahetũka magĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte, nĩ kũrĩ na ngari cirĩ kuo cia ũkuui. Na kũguo nĩ kũroneka nĩ kũrĩ na ũthii wa na mbere kana nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ marakorwo magĩthiĩ na mbere. Ũndũ ũyũ, nĩ ũkoragwo ũkĩonania ũrĩa andũ makoragwo mekĩrĩire kĩo, harĩ gũcaria ũboco wao wa o mũthenya, na gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩona irio ciao cia o mũthenya, na gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo ngina makĩhũthia maica mao. Tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo arĩ na mbeca cia kũigana kana arĩ na mbeca irĩa ingĩkorwo ikĩmũhingĩria mabataro make, nĩ akoragwo arĩ na maica mega na mahũthũ mũtũrĩre-inĩ wake.

Handũ haha haroneka tarĩ arutwo marĩ kĩrathi-inĩ, na nĩ maroneka marĩ na mwarimũ, ũrĩa ũrakorwo ũkĩmabundithia. No makorwo nĩ kĩthomo fulani marakorwo magĩthoma, na kũguo mũrutwo ũrĩa harĩa mwarimũ arũgamĩte, no akorwo nĩ ũteithio ekũhoete, nĩgetha mwarimũ oke amũteithie. Ona ningĩ no akorwo mwarimũ nĩ kuona ona ũndũ ũrĩa arakorwo agĩka tarĩngĩ nĩ mahĩtia, na kũguo agakorwo akĩmateithia. Ona ningĩ, nĩ kũroneka hĩndĩ ĩno ta yarĩ hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa Corona, tondũ nĩ marakorwo makĩoneka mekĩrĩte tũnyamũ twa kũhumbĩra maniũrũ, irĩa twakoragwo tũgĩkĩra hĩndĩ ya kĩng'ũki kĩu. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũrutwo, gũkorwo agĩthoma, na gũkorwo akĩmatha ũũgĩ na ũmenyo, wa mũtũrĩre. Na kũguo, nĩ ũmũteithagĩrĩria nginya gũkorwo agĩkũria meciria make, ona ningĩ arutwo amwe nĩ makoragwo magĩthundũra maũndũ matiganĩte. Na kũguo , ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria, tondũ nginya rĩrĩa wagĩa gĩthomo, nĩ ũkoragwo ũkĩona mĩeka ya mawĩra, ũgakorwo ũkĩona mĩeke ya maũndũ matiganĩte, atĩ ngina hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũthomu níĩũkoraga atĩ nĩ ũraheo mĩeke ĩtiganĩte tarĩngĩ ya mawĩra, ya kwarĩria andũ. Na kũguo ũgakorwo ũgĩtwarithia maica maku na mbere ũrĩa kwagĩrĩire na ũbacĩrĩru mũnene.

Ũndũ ũyũ ũrakorwo ũkĩonania ngwatanĩro gatagatĩ ka mabũrũri matiganĩte, marĩa nĩ Kenya, Rwanda na Uganda. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ nĩ marakorwo makĩonania atĩ, angĩkorwo ũrĩ na gĩbandĩ gĩa bũrũri ũrĩa umĩte, no ũkorwo ũkĩingĩra mabũrũri maya matatũ, ũtarĩ na ũritũ o wothe, ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo makĩonania atĩ mĩhaka nĩ ĩkoretwo ĩhingũrĩirwo kũrĩ andũ a mabũrũri maya matatũ angĩkorwo atĩ wĩ mũkenya, no ũthiĩ Uganda kana Rwanda, bata ũrĩ na gĩbandĩ gĩaku, na ũrĩ na marũa makũheo kana marũa makũruta wĩra, ũngĩkorwo ũrĩ na indo icio cierĩ, no ũkorwo ũgĩcera, kana ũkĩingĩra kana kuuma mabũrũri-inĩ maya matatũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno, tondũ nĩ ũteithagĩrĩria kana ũkahotithia andũ gũkorwo makĩhũra biacara ĩtarĩ na ũritũ mũnene, ũkĩringithania na kũingĩra mabũrũri marĩa mangĩ, kũrĩa ũkoragwo ũgĩtio marũa maingĩ matiganĩte, nogakorwo ũkĩritũhĩrio gũkorwo ũkĩhota kũruta biacara yaku. Mũndũ nĩ akoragwo akĩhota gũtwarithia biacara yake nambere, no gakorwo ũgĩteithĩrĩria we mwene, bũrũri waku na mabũrũri maya matatũ, hĩndĩ ĩrĩa angĩkorwo ta rĩngĩ nĩ kĩndũ ũratwara kũndũ kũu ũgakorwo ũkĩendie, ona kana nĩngĩ kũgũra.

Ĩno ĩroneka tarĩ macini ya thibitarĩ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mandagĩtarĩ harĩ gwĩka maũndũ matiganĩte, kana gwĩka ũthuthuria wa mũndũ. Angĩkorwo mũndũ arĩ na mũrimũ, na matirakorwo makĩhota kuona mwĩrĩ wake thĩiniĩ, nĩ ũkoraga makĩhũthĩra macini ta ici, nĩgetha gũkorwo magĩĩka ũthuthuria makĩria, na nĩgetha makorwo magĩũka na kĩhumo kana na anja ya tarĩngĩ mũrimũ kana ũndũ ũrĩa ũrakorwo ũgĩthĩnia mũndũ ũcio haca nĩ ũrĩkũ. Matigakorwo makĩmũhe ndawa cia mũrimũ ũrĩa ũtarĩ guo. Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kaingĩ mathibitarĩ-inĩ, na gĩkoragwo gĩkĩhũthĩrwo nĩ mandagĩtarĩ, harĩ gũthuthuria na gũthũrima mũrũaru ũngĩkorwo ũkĩte thibitarĩ-inĩ kwao, angĩkorwo tarĩngĩ nĩ arathĩnio nĩ handũ mwĩrĩ-inĩ wake, magakorwo makĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ harĩ kũmũthũrima na kũmũrora, na nĩgetha gũkorwo magĩũka na anja ya mekũmũteithia atĩa, na kũmũhe anja ya nĩkĩ kĩrakorwo gĩkĩmũthĩnia, na kana nĩ megũkorwo makĩona kĩhonia, haca kũu thibitarĩ-inĩ ĩyo, na kana nĩ megũkorwo makĩmũtũma kũndũ kũngĩ, kũrĩa egũthi kũheo ũrigitani makĩria. Na tarĩngĩ makamũhe ndawa, irĩa cigũkorwo ikĩmũninĩra thĩna wake, ona kana gũkorwo ikĩmũnyihanyihĩria marũrũ ma mũrimũ ũrĩa arĩ naguo mwĩrĩ-inĩ wake.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩbandĩko, kĩrĩa kĩronania atĩ thukuru mũnene wa Chuka unibacĩtĩ, nĩ ũgakorwo ũrĩ na wiki, ya gũkũngũĩra ũndũire ũtiganĩte, wa andũ arĩa othe me thukuru-inĩ ĩyo yao. Nĩ marakorwo makĩonania tarĩki ya kwambĩrĩria na harĩa magakorwo makĩrĩkĩrĩria ũndũ wao, wa gũkũngũĩra ũndũire ũtiganĩte. Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ, nĩ marakorwo makĩhĩmbĩria ũndũire wao, na kũũmenyerera, na gũtigĩrĩra atĩ ndũnakorwo ũkĩhuka, na njĩra ya gũkorwo magĩka maũndũ ta maya, harĩ gũkũngũĩra ũndũire wa andũ, kana wa ndũrĩrĩ citiganĩte. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ wa mbere, nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria andũ ka nĩ ũkoragwo ũgĩkenia andũ. Rĩrĩa andũ moka mageka maũndũ marĩa makoragwo magĩka rũrĩrĩ-inĩ rwao, andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩkenerera, na makĩria a ndũrĩrĩ ici ingĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũkoragwo ũgĩthomithania. Ta rĩu ũngĩkorwo atĩ we wĩ Mũgĩkũyũ, na nĩ wathi kũndũ ta gũkũ, ũgakora mũndũ wa rũrĩrĩ rũngĩ tuge mũndũ ta rũrĩrĩ rwa Njaluo, nĩ marakorwo makĩonania maũndũ marĩa makoragwo magĩka, magakorwo magĩũka kũmainĩra nyĩmbo ciao. Nĩ ũkoragwo ũgĩthoma, na ũgakorwo ũrĩ na ũmenyo wa ũrĩa ndũrĩrĩ ingĩ cikoragwo igĩka maũndũ mao.

Nĩũkoraga atĩ tuge ta rĩngĩ nĩ kambũni ya ũkui tuge wa ndege, kana wa meri, ona kana wa mũgithi, nĩũkoraga atĩ nĩ makoragwo maigĩte nenda-inĩ kana intaneti-inĩ, ũrĩa mũndũ angĩkorwo akĩgũra tigiti wa gũthiĩ kũndũ kũrĩa arenda. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria harĩ kũnyihanyihia ũingĩ wa andũ wabici-inĩ, tondũ nĩ ũgũkora atĩ mũndũ ũrĩa ũrakoragwo handũ hau harĩa ũbatie gũthiĩ nĩgetha ũgũre tigiti yaku, nĩ akorwo akĩeherio, tondũ tigiti ciaku ũbatie kũgũra nenda-inĩ na atĩ rĩrĩa woka gĩkuĩro-inĩ kĩu kana ceceni-inĩ ĩyo, no gũkorwo ũgũkorwo ũgĩthiĩ tu kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkũrorera kana tigiti yaku nĩ ya ma, kana nĩ gũthondeka ũthondekete nĩ ya ngungo, agatigĩrĩra atĩ tigiti ĩyo nĩ njagĩrĩru, na agatigĩrĩra atĩ nĩ ũrĩhĩte, ona ningĩ agakorwo agĩkuonereria ta rĩngĩ gĩtĩ gĩaku harĩa ũgũikara, kũringana na tigiti yaku ũrĩa ĩrakorwo ĩkiuga. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ wa gũteithĩrĩria harĩ kũnyihanyihia andũ mawabici-inĩ, ona kũrĩ o ũguo, nĩ ũkoraga atĩ tondũ nĩ wanyihanyihia andũ wabici-inĩ, nĩ ũrakora atĩ andũ amwe arĩa makorwo makĩeherio, nĩ marakorwo makĩaga mawĩra, na koguo ũgakorwo ũkĩrehe thĩna na ũkĩa, na makĩria kũrĩ andũ acio makorwo makĩbutwo, kana makorwo makĩeherio kuuma ceceni-inĩ ĩyo.

Kũndũ gũkũ nĩ thibitarĩ-inĩ, na nĩ kũroneka ta rĩngĩ kwĩna arutwo arĩa mokĩte gũthoma, arĩa marakorwo magĩthomera ũndagĩtarĩ, magakorwo mokĩte gũkũ thibitarĩ-inĩ ĩno, na nĩgetha makorwo makĩheo ũgĩ makĩria, ona ningĩ makorwo makĩingĩrania na maũndũ marĩa marĩkaga rĩrĩa marĩkia gũthoma, makorwo makĩmenya maũndũ ta macio, nĩ tũrona haha nĩ marakorwo ta rĩngĩ nĩ mũrwaru wĩ hau mamũthiũrũrũkĩirie, na harĩ na ũrĩa ũroneka tarĩ we ndagĩtarĩ mũnene, ũrĩa ũrakorwo ũkĩmahe ta rĩngĩ ũkĩmathomithia kana akĩmathomithia maũndũ megiĩ ta rĩngĩ mũrimũ ũrĩa wĩna mũrwaru ũcio ũrĩa mabatie gũkorwo makĩmũmenyerera, ũrĩa mabatie gũkorwo makĩmũrigita, maũndũ marĩa mũndũ abatie na maũndũ marĩa atabatie gũkorwo agĩka, rĩrĩa arakorwo agĩtwarithia ũndũ ũyũ wa kũrigitana na mbere. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ nĩ ũheaga arutwo aya marenda gũka thibitarĩ-inĩ kana marenda gũtwĩka mandagĩtarĩ ũgĩ wa ũrĩa mabatie gũkorwo magĩka maũndũ mao, ona ningĩ ũkamahe ũcamba na wa gũkorwo meĩtĩkĩtie, atĩ ingĩbatara gũkorwo atĩ nĩ niĩ ndĩrabatara gũkorwo ngĩka ũndũ mũna, nĩ ngũkorwo ndĩna ũmenyo na ndĩna hinya, na agakorwo eĩtĩkĩtie atĩ no ahote gwĩka ũndũ ũcio.

Mũndũ ũyũ aroneka gũkorwo anyitĩte kandi ya bengi, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtũmĩrwo nĩ ta rĩngĩ andũ arĩa makoragwo mamĩoete, kana mũndũ wa bengi ĩyo ĩrakorwo ĩkĩheana kandi ĩyo harĩ gwĩka maũndũ make ma mbeca, ta rĩngĩ tuge nĩ kũruta mbeca kuuma bengi-inĩ, kana renda gwĩkĩra mbeca, rĩrĩa akorwo agĩkĩra mbeca bengi-inĩ yake, cigakorwo igĩũka kandi-inĩ ĩno yake. Kandi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya bata tondũ wambere, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũndũ harĩ ũrĩhi wa mbeca kũrĩ maũndũ matiganĩte, negakorwo nginya ĩkĩmũhũthĩria atĩ ndũrabatara ndũrabatara gũkorwo na thimũ yaku nĩgetha wĩke ũrĩhi ũyũ, ũthiaga, tuge okorwo warĩha kana wagũra indo cia ngiri ciganona, ũgakorwo ũkĩreherwo kamacini, karĩa ũkoragwo ũkĩharũkia kandi yaku, nogakorwo ũgĩkĩra namba yaku ya thiri, na mbeca icio cigakorwo ikĩrengwo akaunti-inĩ yaku. Nĩũkoragwo ũrĩ wa bata ningĩ, tondũ nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ, ona nginya kũmũhũthĩria ũrĩhi wake wa mbeca, nogakorwo ũkĩmũteithĩrĩria atĩ ndarĩbataraga gũthiĩ bengi-inĩ, nĩgetha akarute mbeca bata no gwetha e gwetha handũ harĩ na ATM ya bengi ĩyo yake, na agathiĩ akaharũkia kandi yake, agekĩra mbeca iria arenda kũruta, ona ningĩ agakorwo.

Andũ nĩ makoragwo mebangĩte na ikundi kana marĩ ikundi-inĩ itiganĩte, nĩguo makorwo makĩruta mĩario yao, hĩndĩ ĩrĩa marĩ mĩcemanio-inĩ. Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga meke ũndũ ũyũ, wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, o rũhonge o rũhonge rũrĩra mandaga rũkorwo rũkĩarĩrio kana rũkĩheana ũhoro wao, nĩ rwakorwo rũkĩrũgamĩrĩrwo. Ũũ nĩ kuuga atĩ, kũngĩkorwo atĩ nĩ mũcemanio maretanĩte, wa maũndũ matiganĩte marĩa marĩ rũrĩrĩ-inĩ, tuge okorwo nĩ marenda kwarĩrĩria mwena wa thibitarĩ kana mwena wa ũgima wa mwĩrĩ, okorwo nĩ marenda kwarĩrĩria mwena wa mahiũ kana wa ũrĩmi, magatigĩrĩra atĩ, o rũhonge o rũhonge nĩ rwakorwo rũkĩarĩrĩrio. Nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ, nĩ mabangĩte ũndũ wao. Tuge okorwo makauga, rũhonge kana mwena wa thibitarĩ nĩguo ũkwanjia, ũcokwo nĩ mwena wa ũrĩmi, ũcokwo nĩ mwena wa ũgitĩri. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ, o rũhonge o rũhonge nĩ rwakorwo rũkĩheana mĩario yao, na nĩ rwakorwo rũgĩtũmĩra ndagĩka irĩa mekũhetwo, na gũtigĩrĩra atĩ nginya o rũhonge naruo, nĩ rũrũgamĩrĩirwo, atĩ hatirĩ rũrĩa rũgũkorwo rũgĩtigwo na nja, nĩ gũkorwo atĩ rũtirĩ na mũrũgamĩrĩri, kana rũtirĩ na mwaria.

Ĩno nĩ ngirabu kana mũcoro, wa gũkorwo ũkĩonania ũrĩa gĩthomo kĩerũ kĩrakorwo gĩgĩtwarithio na mbere. Kĩrĩa kĩretwo kĩa igĩrĩ ithathatũ ithathtũ ithatũ, na magakorwo makĩonania ũrĩa mĩaka ĩyo ĩrakorwo ĩgayanĩtio. Nĩ kũronania atĩ, harĩ mĩaka ĩĩrĩ ya mbere, mwana arakorwo aríĩthukuru mũnini wa mũthingi, kũrĩa arathiĩ mĩaka ĩĩrĩ, ĩrĩa ĩtagwo PP1 na PP2. Kuuma hau, agathiĩ mĩaka ĩtandatũ ya thukuru ya mũthingi, agakorwo agĩthomithio maũndũ matiganĩte. Ona ningĩ, nĩ arakorwo akĩoya mĩaka ĩngĩ ĩtatũ, harĩ thukuru nini ya cekondarĩ, na ĩngĩ ĩtatũ harĩ thukuru nene ya cekondarĩ. Na ningĩ kuuma hau, nĩ abatiĩ kuoya ĩnyihĩire mũno, mĩaka ĩtatũ, harĩ gĩthomo kĩa ngathi ya igũrũ, kĩrĩa kĩa unibacĩtĩ. Ũndũ ũyũ ũrakorwo ũkĩonania ũrĩa mĩaka ya mwana kana ya mũrutwo ĩrakorwo ĩgayanĩtio, kuuma harĩa aingĩrĩra thukuru, ngina harĩa mũciari arakorwo akĩona mwana wake nĩ arĩkia, kana ngina arĩkie gĩthomo kĩa unibacĩtĩ. Mũtaratara ũyũ ũrakorwo ũgĩbundithia kana ũkĩonia aciari, ũrĩa mĩaka ya arutwo ao kana ya ciana ciao ĩgayanĩtio, nginya kuga atĩ nĩ makorwo makĩrĩkia thukuru.

Haha nĩ ndĩrona andũ matiganĩte makoragwo marĩ na gatũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Wa mbere nĩ ndĩrona Raila Odinga, ũrĩa kwa ihinda inene akoretwo arĩ mwena wa mũng'ethanĩro wa thirikari nyingĩ, na ũrĩa ũkoragwo ũgĩtanĩra hĩndĩ ĩrĩa thirikari yakorwo ĩgĩĩka maũndũ marĩa matabatiĩ. No kwa ihinda rĩrarĩ ho, nĩ marakoretwo makĩnyitanĩra na ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri ũyũ wa Kenya nĩwe Uhuru Muigai, na gũkorwo marĩ hamwe thirikari-inĩ. Nĩ ndĩracoka ngona ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa keerĩ, ũrĩa nĩwe Daniel Moi, na ũrĩa wakorirwo akĩrehe maũndũ matiganĩte bũrũri-inĩ ũyũ, na kaingĩ nĩ kũaiguĩkaga nĩ akoragwo agĩtigĩrwo mũno, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa akoragwo agĩka, ma kũhahũra kana ma kũmakia andũ bũrũri-inĩ ũyũ. Ona ningĩ, nĩ ndĩrona mũtongoria wa gatatũ wa Kenya, ũrĩa nĩwe Kibaki, na ũrĩa ndĩreciria harĩ niĩ nĩwe mũtongoria ũrĩa wekire kana wekire maũndũ manene bũrũri-inĩ ũyũ, tondũ nĩ akorirwo agĩaka barabara ĩrĩ ngumo ya Thika Highway, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ ũthii wa na mbere, na gũkũria matũũra, na kũrehe mbeca nyingĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.

Handũ haha haroneka tarĩ andũ, na makĩria arĩa makoragwo magĩikara mwena wa rũgongo-inĩ rwa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na ndĩreciria ũũ nĩ kũringana na ũrĩa kũndũ gũkũ kũhana, tondũ nĩ kũroneka wa mbere, kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kũmũ mũno, kwĩna riũa inene. Ona ningĩ nĩ kũroneka, nĩ kũndũ kũrĩ na ũkĩa mũnene, tondũ ũkĩrora kũrĩa kana nyũmba yao ĩrĩa maikarĩte ho, nĩ nyũmba ĩroneka ti thaka mũno kana ti njega mũno, tondũ nĩ ĩroneka ĩthondeketwo na njĩra hũthũ, kana na ũndũ mũhũthũ ũrĩa ũtangĩkorwo ũgĩbatara mbeca kana maũndũ maingĩ. Tondũ nĩ makoretwo magĩetha maratathi marĩa marakorwo makĩmahũthĩra ta mabati, ona ningĩ nĩ ĩronekana nĩ ya ndooro, kũrĩa ĩhũrĩtwo kana ĩrathĩtwo na mĩtĩ, ĩgacoka ĩkahakwo ndooro. Na ningĩ andũ aya kĩrĩa kĩratũma mahane tarĩ ndũrĩrĩ cia mwena wa rũgongo rwa bũrũri, nĩ kũroneka nĩ makoretwo meyohete macuka, marĩa kaingĩ makoragwo makĩhũthĩra ta nguo ciao. Kũndũ gũkũ, nĩ gũbataraga ũteithio mũnene, tondũ andũ aya nĩ makoragwo marĩ na ũkĩa mũnene, na makĩria hĩndĩ ĩrĩa gwakinya ihinda rĩa riũa, mĩena ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩkĩũma mũno, na mahiũ marĩa makoragwo makĩhoka nĩgetha mamahe kĩndũ, magakorwo maingĩ mao magĩkua.

Haha nĩ ndĩrona twana, na tũrĩa tũrakorwo tũgĩthaka hamwe, na nĩ tũnyitanĩte moko ũndũ ũrĩa ũroneka tarĩ karwĩmbo maraina, karĩa gakoragwo karĩ ga gũcanjamũra, na gwĩkĩra andũ hinya na ona kũmateithĩrĩria nĩgetha makorwo na hinya wa gũthikĩrĩria kĩrathi-inĩ. Ona ningĩ nĩ tũrona ũrĩa ũronekana tarĩ mũrutani wao, na ngĩciria ciana ici no ikorwo irĩ thukuru, nĩ gĩtũmi nĩ tondũ nĩ kũrĩ na imwe ironania ciĩkĩrĩte nguo cia thukuru, na imwe cirĩ na nguo cia mũciĩ. Ngeciria amwe a aya arĩa mena nguo cia mũciĩ, nĩa andũ matarĩ na ũhoti wa gũkorwo makĩgũra nguo cia thukuru. Ũndũ ũyũ, nĩ ũndeithagĩrĩria, kana ũkandirikania maũndũ marĩa ndakoragwo ngĩka hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũnini, ũndũ ũrĩa tũgĩkũngũĩra na araata akwa, tũgakorwo tũgĩũka handũ hamwe, tũkaina, tũgakũngũĩra, na tũgakenanĩra hamwe. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, na makĩria harĩ gũkũra gwa ciana, tondũ wa mbere, nyĩmbo imwe irĩa makoragwo makĩina marĩ thukuru-inĩ ona kana marĩ mĩciĩ-inĩ, nĩ ikoragwo ikĩtema itemi inene harĩ gũkũra kwao, na imwe igakorwo ikĩmateithia harĩ kũririkana maũndũ. Ũgakora atĩ, aina karwĩmbo kau, nĩ arakorwo akĩririkana maũndũ marĩa makorirwo magĩthoma kĩrathi-inĩ.

Kũndũ gũkũ kũroneka tarĩ mwena wa rũgongo rwa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na gĩtũmi kĩa njuge ũguo, nĩ kuona atumia aya, nguo irĩa mekĩrĩte kana matonyo mao, kaingĩ ũkoraga mekĩrĩtwo nĩ andũ arĩa maikaraga mwena ũcio wa rũgongo rwa bũrũri. Ona ningĩ, kũndũ gũkũ ũrĩa kũhana, nĩ kũroneka nĩ kũndũ kũmũ mũno, na kũndũ kũrĩ na mĩtĩ ĩrĩa kaingĩ ĩkoragwo kũndũ kũmũ. Atumia aya, nĩ maroneka nĩ maaĩ mauma gũtaha, tarĩngĩ megũthiĩte kũndũ kũraaya. Ũndũ ũyũ ũgĩkorwo ũkĩonania atĩ, kũndũ gũkũ nĩ gũkoragwo na thĩna wa maaĩ, ũrĩa ũratũma kana atumia aya marabatara gũkorwo magĩthiĩ thabarĩ ndaaya, nĩgetha makorwo makĩona maaĩ matheru ma kũnyua, na marĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra harĩ ũrugi-inĩ wao. Atumia aya ona ningĩ no makorwo megwĩtanĩte hamwe, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa marakorwo magĩthiĩ makorwo makĩhũthanĩria thabarĩ, tondũ rĩrĩa mwathiĩ mũkĩaranagĩria, nĩ ũkoraga thabarĩ ĩyo nĩ ĩrahana ta ĩkũhũtha, tondũ ndũrĩ wika. Kũndũ gũkũ, nĩ kũndũ thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩmateithĩrĩria harĩ kuona maaĩ, makorwo makĩmekĩrĩra maaĩ matheru, na nĩgetha matigakoragwo magĩthiaga thabarĩ ta ici ndaaya, rĩrĩa marakorwo magĩcaria maaĩ matheru ma kũnyua.

Handũ haha haroneka tarĩ harĩa kaingĩ ũkoraga mburoti-inĩ, kana nyũmbairĩa cikaragwo cia gũkombora, makoragwo mathondekeirwo harĩa marĩũkaga gũtaha maaĩ. Handũ haha no hakorwo hathondeketwo ũgakora atĩ, mwene nyũmba ici, nĩ akoretwo athondekete matangi, atĩ rĩrĩa maaĩ mangĩkorwo mora mĩciĩ-inĩ ya akombori aake thĩiniĩ, no makorwo magĩũka handũ haha, na magataha maaĩ mao matheru mangĩkorwo makĩnyua ona kana kũruga namo. Ũndũ wa njuge ũguo, nĩ tondũ nĩ haroneka mũndũ wĩ hau, ũrĩa ũrakorwo arũgamĩte agĩeterera mĩtũngi yake ĩihũre maaĩ, ona ningĩ nĩ kũroneka tarĩ raini marabanga. Kũrĩa nĩ haroneka mĩtũngi ĩngĩ mĩingĩ, na ĩngĩkorwo ene mĩtũngi ĩyo metereire mũndũ ũcio arĩkie na nĩgetha moke matahe maaĩ. Maaĩ nĩ kĩndũ gĩa bata, na ndĩrona ũndũ ũyũ angĩkorwo nĩ mwene mburoti ũthondekete, nĩ arakorwo agĩciria andũ aake kana akombori a nyũmba yake, nĩgetha matigakorwo magĩthĩnĩka nĩ wagi wa maaĩ matheru ma kũnyua kana ma kũruga, na ũguo agakorwo amathondekeire handũ atĩ, ona maaĩ mangĩũra, o matigũkorwo magĩthĩnĩka, atĩ tondũ matirĩ maaĩ, ũguo agakorwo amekĩrĩire handũ hega na hatheru, harĩa mangĩkorwo magĩũka gũtaha maaĩ mao.

Haha nĩ gĩbanda-inĩ, na gĩbanda-inĩ gĩkĩ nĩ kĩroneka nĩ kĩa mboga, na matunda. Nĩ haroneka mũndũ ũyũ nĩ arĩ na indo itiganĩte, tondũ nĩ aroneka nĩ arĩ na mboga, harĩ na nyanya, harĩ na itũngũrũ itiganĩte. Ona ningĩ nĩ aroneka ta arendia ndimũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ wa mbere, nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ, angĩkorwo ndũrĩ na mahinda ma gũkorwo ũgĩthiĩ thoko, ona kana tarĩngĩ ĩĩ kũraihu, ona kana ningĩ ũkona nĩ ũgũkorwo ũkĩhũthĩra mbeca nyingĩ, mũndũ ũyũ nĩ akoragwo agĩkũrehereria indo irĩa ũrabatara hakuhĩ nawe, ũgakora atĩ ndũrĩthĩnĩkaga ũgĩcaria thoko kana ũgĩtinda ũgĩthiĩ thoko. Kaingĩ aya makoragwo handũ kambĩ-inĩ ya kũu kwanyu, ona kana ũgakora nĩ handũ mũciĩ-inĩ wa mũndũ. Ati ndũgũkorwo ũgĩthiĩ thabarĩ nene ũgĩthĩnĩka gũthiĩ kũgũra indo ici cia thoko. Na indo ici cikoragwo cirĩ cia bata tondũ kaingĩ, kĩndũ ta gĩtĩngũrũ, irio nyingĩ no nginya ikorwo nacio hamwe na nyanya. Ona ningĩ ũngĩenda indo cia gũcamia irio ciaku wega ta kangauthi, ona gĩtĩngũrũ kĩu kĩa saumu, ona tarĩngĩ kĩndũ ta hoho. Indo icio ciothe agakorwo akũreheire hakuhĩ nawe, na ndũgũkorwo ũgĩthĩnĩka.